Kiit ne nyone metinyun inaker tuguchu kopwatwan akopa kolseet ap nganuk. Kolset ap nganuk ko kolset notok ne kararan ne tareti pik eng' chopetap amitwogik. Yuto inyoru komine pik che chang' amu kinai kole nganuk ko tuguk che tareti pik kot missing' eng' poishet age tugul. Ma akot chopet ap amitwogik sanasana ko eng' chopetap chapatishek anan ko mandasishek ko kepoishe nganuk amun nganuk ko taretin koposun tuguk che katealen, koposun rapinik che kate alen unga chotok che kikechop ak iale tuguk alak cheu mwaita. Imuch iale tuguk alak kora. Tuguk che ipoishen kou prambenit nepo chopet ap chapati anan ko mandasi. Inyoru nitok chopet ap nganuk ko inyoru ko raisi kot missing' amu kiteme kityo mbar ak kekol nganuchutok. Ye kaikany anyun ye kiit arawek mut, lo ko karurya icheget, mami ki ne iitai. Mami semberet, mami kele kipite. Kasung'ung' ko iwe mbar ikol ak ikany anyun arawek somok korurya

Nager akobo pichaini amwae ale en yu komamuch anai chi age tugul. Nabuch noger biichu ko biik choto chetindo kamanut kot mising. Biik che eechen ago biik che tindo cheo agetugul noton en emeninyo bo Kenya. Biichu ko kalaige kalagutik choto che kimwae kele choto che ogiliek. Choto che toreti koruoch kiy agetugul ne kapit en emoninyo. Kimuch kengalalen agobo tuguk cheteseta, kongalal icheget ak kochigil kole tos ne nekayaikopit ngalechoto anan ngo nekaname ngalechoto che kabitune. Ogilyechu ko ogiliek choto chesimanatin mising. Ingen anan kinai elekichopto ngalek che uchon yon kangapit. Ngeger kora biichu kotililen icheget. Kotok kele mi komosta ne mayachen oo ingen tuguk cheyoe en emoninyo.

Inoni anyun ko chito notok notok ne tindai kandoinatet ne oo kot missing' en emaninyon ndandan makomi en inguni, kokowa inedet kamung'et. Kipa komuny kowa koam rapinik anan koam pchanik chik en kasit en petut ne kimi kasitnyi. Ni kikeren en yu ko chito ne kikuren Uhuru Kenyatta notok ne kikowa retire inendet. President ne nyo ne kiimuch kondochi emaninyo komye kot missing'. Kiingen kit neyae, ako kiingen korip chamyet akoip pik chepa ematunwek che terter emaninyo kip agenge. Kikere aby kopire patrol ak asikarikchik. Kimi kora inendet bodygurad ne imutati, koripchi inendet kalyet ak konai kole mi komye noton president ne kekure Uhuru Kenyatta. Kasini ko kasit nepo maana missing' amun president ne nyon ko mamu ematunwek tugul, ko mami ki ne tese tai, ongerip anyun kandoikchok tugul kip agenge.

En bichait agere akobo Chito noton ne laiktoriat Chito noton nekanyitenot mising NE kainenyin ko Arab Ruto mwaat koraa Kole en kasari kimiten Nebo gen z kobun ako kakemuch kekuren kasongo tandana kainget noton kokitachin bik ko kainet koraa nemuch kokikonaak mising Chichi igere en ireyu ko Chito nekanyitenot akokakemwaa Kole tinye kamanut kot missing en emoni nyon amun kasit neyoe ko kasit Neu kot mising neyache komae mutyaet akomache nyikainatet kasit neyae koraa koyache Koger Kole en emoni nyon kimii Nebo Kenya kokabut chitugul en Amani Komi agetugul en kaliet ako mi bik tugul en chamiet ako mamii Serta ab gee Nebo Karatik Ingen anan Ingen koyai kasit nyin komie kosibgei kosibgei ak ngatutik Chemiten koraa en serikalit nenyon

Inaker ni kopwatwan akopa minetap ketik. Ni ko minet nepo ketik che terterchin nepa ne ngekere en pichaini. Pichaini ko kaparwech ketik chotok che nyalilen kot missing', ketik chotok che tindai afya ne kararan ako korut komye. Kinai pik akopa minetap ketik ile taretech en emenyon, taretech kora en tuguk che chang' ako taretech kora keistaengei anan taretech kenyoru ropta noton ne kipoishen en mbarobikchok kekolen tuguk che terterchin. Kinet pik akopa minetap ketik kora ngemwa akopa aldaet ap ketik kotindai icheget rapinik che chang' chotok che imuchi kotaret temiik anan pik che chang' konyor tuguk che makchingei icheget en rurutikwak chotok chepo minetap ketik. Ongekol anyun ketik amun tindai kamanutiet ne oo en achek tugul.